Aa ore taa nanu tenabaya esiai aishiliwe tenkaraki enkidinga ongarin torbaribara tenkaraki enkidinga oongarin , naa kajoki ake orkitok lai kaa kaitoton ake naliki aitobiraki ajoki aa ore taa paishiliwe nee esiai ake orbaribara naaiboo ashua ena siai ongarin ,kidinga orbaribara aa jam. keeta jam torbaribara neaku kajoki ake sinye paelewa tenkaraki naa ena siai naiputa jam orbarabara , naku naaningu duo sininye

Aa ore taa entoki nagira aasa tene wueji naa ekadolita ngwesin uni sapukin oleng. ore kuna ngwesin naa nne ntim sii. noshi natii laleta naikienori , tenkaraki kearisho kuna ngwesin . ore pidol tena pisha egira kuna ngwesin adaa , egira anya nkujit . niaku ina taa nagira aasa tene wueji.

ore taa, intokiting' nadolita nanu tene ng'weji naa kadolita, iltung'anak aare naa enijo sii adol tena pisha, naa ore kulo tung'anak sipittali etii nadolita oldakitari eibung'ita empisha naata too nkaik naa ening'or sii ketii entomononi nairagita te ndapash ketiu anaa kemuoi, ninye eyaa emurt neaku ninye etooshoki empisha ena murt enye pee edoli ajo kanyoo shida . kadolita sii enkare naokito ena tomononi egirae aapik osesen lenye neaku kadolita pi ajo kemwoi neaku eloito embaare dukuya tena pisha.

uh, ore taa entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena pisha naa esiai enkisuma amu ore piidol, idol imbukui etii imbukui kumok nairragita tena misa ompukunot pookin uh, etii bibilia inkalamuni nintoki sii adol etii nkulie bukui nairragita tende tenkop adolta ena mashini enoshi napejunyieki inkardasini uh, naasieki intemat naku tenaing'orr ene ena pisha neesiai enkisuma ake nalotu indamunot ainei tenkarake kuna tokitin nakidolta tenewueji naipirrta enkisuma.

Ore te entoki nagira aasa tene wueji naa embaare naloito dukuya tene wueji. Amu ore tena pisha kidolita sipitali a lele oldakitari naa nenda emama namwoi, niaku idolita ajo keeta ntokitin naigerito naihusu emoyian naata ena mama nairagita tene wueji. niaku idol ajo embaare naloito dukuya tene wueji tenkaraki naa nedolta endakitari etii ene ,eeta ntokitin oldakitarini aa nkilani, noshi mashinini naipimishoreki.